Inoker pichait ni any ih ko chang tuguk chebwone metinyun. Netai okere chumbek, chumbek chuton ko imuch kochoton chekiborchingee boriet netaa ak nebo oeng en Africa. Kikere kora sirutik chekakisir en yuu chemwoe kole Kenya kokete emetab anan biik ab uingereza. Sirutik alak kora kosirotin komwoe kole en kenyit ab eliput agenge ak bogol sisit ak tamonwogik sogol ak mut ih akoi kenyit ab eliput agenge ak bogol sogol ak tiptem ih ko kikilenji chumbek kobwa Kenya ak nyokoyai temisiet icheket. Ye kin kokakoit Kenya chumbek chuton ih kokiyach konyokowon meng'ik ab Kenya koba icheket resop asikoyai icheket temisiet en koretnywan. Kibwa kora moindik ih chechoton kokinyokoteche karit ab maat en Kenya. Tuguk chuton tugul kokiyookse en kenyisiek chekikoba yekin koborien emetab Kenya chumbek chekimoche koib mbaretnywan.

Inoker tuguk chu ana tiong'ik chu okere anan ibwotwon kole batetab ngokenik ichechu ako ngokenik choton chekonu maaniik. Boisioni ana ribetab ngokenik ih kobo komonut missing amun nyoru kelchin temindet nekabai ngokenik chuton en ortinwek cheterteren choton ko cheu netaa kosiche maaniik, maaniik choton komuche koalda akosich rapisiek rapisiek choton komuch kolong'unen gee kora ko imuch kialda ngokenik chuton ih ak bakeeny ih sikenyor banyek konoton kora ko konu rapisiek en temindet. Kit age kora nebo komonut en ribet ab ngokenik ih ko kiboisien kora tuguk ab ngokenik chuton ih koik katoltolik choton en mbar konoton bo komonut missing kebai ngokiet ih amun chang kelchin chetinye ngokenik yan kakibai

Inoni ko pichait nebo chanelit nebo televisionit noton nebo Citizen, ko kit nenyone metinyun inoker ni kobwotwon chanelit niton ih ak kipindisiek kwak choton chetinye chekoron kot missing. Tindoo chanelit ni tariba chekoron nia cheterteren choton ko chebo mung'aret ih, bolotet ih konetisiet ih ak ng'alek ab sugul ak kit netesetai kora eng ng'alek ab muswongnotet. Kora koboru tienwogik cheiboiboite biik ako kipindisiek kwak choton cheteren kora ko konete biik en ortinwek cheterteren amonon kityok koborostoik kwak kora ko tindoo ng'omnotet neoo missing en oleketitoo kipindisiek kwak ih konoton amunee any siachome chanelit ni ak missing ko tariba chechwak soiti ko yan ibu koborostoindet noton nekekuren Stephen Letoo. Kikong'et Citizen ko chanelit nekim missing en emetab Kenya ako agenge en chanelisiek cheindoi en emetab Kenya

Chepkondok chekikisom anan ko chepkondok chekokikoi chito sikolipan mutyo ko kochanga Nguni en komoswek cheterter chebo emet koboto chebo serkali kokonu serkali akichek rabishek chuton. En kokwenyun nii ko Chang chemoliponi rabishek chuton yon kosom ko niton nii ko ibu ibu weketab patai nebo Pandap tai nebo kompunishek chuton ikoito rabishek chuton. Chang amuneishek asimalipan icheket chepkondok chuton kokisome che choton ko kokwo barak olietab tukuk en betushek chekokoba ako maimuch icheket komuch konde omitwokik kwak moet tii ak Koraa koliponi rabishek chuton kosome, ko en noton nii koyoe ichek matkolipan rabishek chuton kosome.

Chang tuguk chebo komonut en yuu chechoton ih kobichuton korong icheket kobo komonut amun icheket kokere chametabgee nebo borto ak soiti ko nebo metit en biik chemotokoron metoek, ribe bichoton icheket ih akokochin kotogonet en ortinwek cheterteren akonyoi icheket koker kole mii komie akobure komie icheket ih ak biikab kokwet. Takitariek chuton kora komii koroniton kikuren Sinai sipitalit niton bo Sinai ko kiyumen biik chemotokoron metoek ih asikobit kinya akitigon icheket en ortinwek cheterteren ih asikeker ngot ko tot konam line icheket en borwekkwak ak soiti ko en metoek kwak. Bo komonut koroniton ngunon amun toreti biik chemotokoron metoek en kokwet ih kimut koba yuton ih sikobit kikochi konyoiset ih ak cherset noton ne nin ak elenyolu kiburto en kokwet ih ak biik sikonai ak ichek kole tokoboto kokwet komugul